Uuh, kaluwore gi weche pur kendo gohala, anyawacho ni ahero avukado. Avukado en cho ber kendo ber ne ngimana, omiya teko.